Ore naa ena naa kajo sii nanu enkare ena naoki naa enkare sidai nalio naa ajo keitil oleng etii naa enkilasi ejo oltung'ani peeok naa keisaidia enkare metii olemeishia neok enkare naa keret enkare osesen oleng neitasieki kulie baa ena enkitukore inkilani enkaji meeta naa enemeas enkare nmeeta enaidimi ataas metii enkare neeku embaye etipat enkare oleng tenkishui oltung'ani.

Ore naa embaye naata naipirta ena baya naa ore ena naa entoki yioloti enaa fertilizer naa ore fertilizer naa enapiki olchamba aapik intabuka peetum biotisho aitobiraki nepuo aishio endaa sapuk paa tenilo amir nitu iropiyiani nitum iropiyiani nilo sii aitoki ormarei lino naa kenare neshumi ena fertilizer aitubiraki nepiki olchamba enaa enanarikino nepiki olchamba ena toki enaa fataliza

Ore enabaye naa kaidim ake nanu najo eunore naloito dukuya etii naa empoleya natii enkulubaro naji naa peepiki nena puka naa kenare ake nepik oltung'ani intabuka enyanak tesapuko amu keitabir naa empoleya metubulu oleng nikipuo naaa ayaaki enda sapuk nilo anya ormarei lino ashuu ilo amir nitum iropiyiani naa kajo ake enetipat ake paa teneunisho nipik enkaji ino nipik olchamba lino empoleya

Ore naa ena siai naa kaidim najo eunore oormatunda naa sidai naa eunore ormatunta naa keisho oltung'ani biotisho neret sii peetum iropiyiani naa ore eninko peisum oltung'ani peeyiolou ena siai naa iliki ilanterera lenyanak ore peindip nepik enkare nepik fertilizer ore peebulu niliiki naa eneikunu tenubulu niliki eneiko tenekesu peemekesu ainyialaki neeku ajo naa nanu nejia inko tenisum oltung'ani

Ore naa embaye naloito dukuya tene naa kaidim siinanu najo sokoni etiiki tene wueji elio naa intasati naamirita indaikin tenewueji aa irmatunda inkitunkuuni hoho dania imiinji elio naa intokitin kumok naamiritae tene neeku ajo nanu sokoni etii ompaka pinapols neeku ebaiki netuunishote apa kuna tasati neeku etekesutua naa

Ore ena tenewueji na kaidim najo eti enkiteng naa ore ena kiteng elio naa sere ajo wnkiteng ee dairy inoshi kishu kuna nainyiang'uni naa keeta ninche kule oleng kelepuni kule kumok teekuna kisho nemiri nena lee nitum iropiyiani kumok najo naa inetipat kuna kishu oleng nelio naa oltung'ani ogira aen ena kiteng kejo naa peelo alep ashuu ejo peyie melo ana kiteng ai weueji peeton ake adaa tene neeku enkireng e deiri ena nashoru kule kumok oleng

Ore naa ena baye naa ajo naa sii nanu eramatita ele leee intapuka enyanak epikita entoki naji fertilizer abukoki kuna tapuka enyanak peepuo aaponaa eishio enye ,ajo naa nanu embaye sidai eesita ele lee naa enetipat oleng amu keitobir endaa nelo endaa apuku aa sapuk nepuo intapuka aabuku aitobiraki metii ai toki nainyial neeku enetipat oleng

Adol naa sii nanu ajo olchamba ele loltung'ani netasha tenakop asha ometuroko inkariak neeku elio ajo etashaikia intapuka ele lee neeku Adol naa ajo embaye naa sidai amu ore enchan keitobir intapuka metubulutu aitobiraki neisho biotisho nepuo aagolu kake ore peesha toonkulie katitin nepuo nena tapuka ainyiala kake kenarikino duo peemesha oleng amu kelo ainyial intapuka neeku elio naa ejo eyieiu esapuku enaare kake keisidai ake

Ore naa ele naa kaidim atejo orkine ashua naa ormeregesh amu ore ele elio naa ajo oleee lenkine naa kaisidain naa amu kepuo aaponaa inkineji naa kanyor nanu kuna mali kuna naaduo a deiri amu keishoru kule naa keidimi sii ainosa enaa inkirik neeku kajo nanu kake eisidai naa amu keretisho neishoru endaa neishoru kule naa imali sidan kuna oleng naanare ake neramati

Ore naa tene aidim najo etii irng'anayio ashuu ilchanitok lotubulutua tenkalo oreyit sapuk oleng otii enkare naa kaidim najo Kanyo nanu nadol intokitin naijio kuna amu naa keitiship inkonyek naa keisidai naa ena oleng naa kelio naa ajo etumito kulo lootubulutua tenkalo emaare etumito enkare eimu intona enye epuo aayau enkare sapuk neeku anyor ake nanu intokitin naaijio kuna amu kenyor inkonyek naa keitiship ooltau

Ore naa ena baye naa esinkir kulo, ntoki naa yeloti anaa omena, naa ore eninko peyie intobirr omena naa idumu ake nenia omena ninyeng'ua te sokoni anaa nagira ina tasat ainyang'u, egirai aipimakai, niya atua ajii, nipik enkare emoti, ningas naa aitokitokie amu kedua naa oshi, naaku kore piintokitokie neitai ina duaran pookin, ningas alo aitokitokie te nkare meishoi inaare, ore piindip nidung'dung' nkitunguu nipik emoti, nipik eilata nincho engas ina nkitunguu aiyara, ore peaku keng'iroo eku nipik ilnyanya onkule naake spices inonok pooki naijo noo hoho, ntokitin pookin ake niindim nipik, ore peeku nibukoki naa ena omena nincho ekuu.

Ore naa eunore oontapuka naa embaye sidai oleng amu keret naa iltung'anak nelio entsat nepikita kuna tapuka enkare neeku keitodolu ajo eramatita ena tasat intapuka enyenak enaare naa keramat pooki tung'ani intapuka enyenak peepuo aaku peetum endaa nanya nepuo sii amir netum iropiyiani eretisho naa oleng esiai eunore oontapuka neisho iltung'anak endaa enare naa ake neisho oltung'ani oidim ataasa enkiremore amu mipukoo naa aikata

Ore naa enasiai naa eunore oorkier naa kenare ake neyiolou pookin tung'ani eunore orkiek naa ing'as naa aliki oltung'ani ajo kepiki seedlings orkiek kepiki ninche atua impuyai naarok natii enterit nebukokini enkare peepuo intona oolelo kiek abulu metaa keitasheki ate tenepuoi naa Kenya aapik enkop ore ake pee egolu nena seedlings oolelo keik nindurie alo aoun tiai weuji nipik enkare lelo kiek awoshoki naa olchani peemenyaa inkukunik niramat olchani lino pih